M-PESA nĩ ĩrĩ motungata maingĩ, na ĩkũndũ gwothe, gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ wage nduka ya kũruta mbeca, rĩu Airtel ĩkahotwo nĩ gũkorwo atĩ, ona ũngĩthiĩ hau hanyu hatirĩ na nduka ya airtel ĩ ũngĩhota kũruta mbeca, kwoguo Airtel no ĩrutanĩirie mũno, agĩe na maũndũ maingĩ ma ũteithio kũrĩ andũ, na ĩhingũre nduka nyingĩ cia kũruta mbeca, cingĩheana motungata mao nĩ getha ĩkinyanĩre na Safaricom, kana ĩkuhĩrĩrie.

Ũngĩkorwo na handũ ũngĩakĩria mwaki kana nĩ nja ona nja no ũrugĩre bata gũtiraura, no wonie mũndũ gwetha tũkũ na agĩkorwo na mahiga mau matatũ ma riko. Ũria agwakia mwaki nĩgetha agĩcoke akĩruge irio ciake, na ihĩyaga wega mũno na mwaki ũcio wa ngũ ta ngima kana gĩtheri. Ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩhũthia mũtũrĩre wa mũndũ tondũ ndũrahũthĩra indo nyingĩ ciĩ na mbeca ta makara kana ngasi.

Uthomete ngĩnya ha? Ũrũtĩte wĩra ta ucio mĩaka ĩigana, atĩ wĩna ũmenyo wa wĩra ũraũrĩa? Wĩna ũngĩhota atĩa gũcokanĩrĩria andũ nao maigũĩthĩe wega wĩra ũcio ũrenda kũrũta? Ciũria ta icio nĩcio ciũragio interview, na ũngĩhota aĩa kũoya maundũ marĩa waigũa morũ kana ma kambuni ĩyo, ũngĩhota atĩa kũmanyita kana kwĩra mũndũ ũrĩa aroka na ũhoro ũcio morũ, ũrĩa ũngĩmũthondekera maũndũ ma kambũni ĩno na makorwo me mega? Ũngĩhota atĩa gũkũria kambuni ĩyo thũtha wa mĩaka ĩigana ona ũraeona wagĩrĩirwo gũkorwo wĩha?